Kaneno tijni gimabiro e pacha en mwandu manotigodo samiloso puodhoni kendo jogo manotiyo matek mondo omi puodhoni obed maler kaka en ni, kendo gimabiro e pacha en kaka puodhoni brobet bang' kosepidh mwandu mopogore opogore kuno.

Gimatimore kae, aneno ka masira mar ohula omiyo punda moting'o mwandu olwar kendo aneno ka jogo moko adek temo konye mondo ochung'.

Laktar nondikona yedhe kendo afwenyo ni yedhe moko onge bende ntiere yedhe moko minyalo miya manyakonya mana kaka yedhe mane laktar ondikonaka ne nyalo konya.

Gima miya mor kaneno kae, en rech maduong'. Kendo kanene taparo mana kaka adhi chame. Marariyo ma miya mor, en pi pi maduong'. Kanene tomiya mor ahinya. Maradek en chwo ariyo mabuonjo, kendo sa asaya maneno ng'ama buonjo to anbe miya mor.

Gima omiyo itimo kamae en nimar mondo janyiewo one ni ong'eyo gigo duto ma onego onyiew. Kendo ong'eyo kar kar omuom duto ma onego otigo e seche ma onyiewo gigo duto.

Kawuono nitie lewni mopogore opogre kendo kor mine wangi skat e kido marachar gi kido marateng' to lep nyithindo wan gi marinda mangi maua kendo majaber ahinya.

Mondo omi japur yud hola mar ng'ato owuon, nitie gigo monego obed godo. Mokwongo en akaont mar bengi matiyo kata namba mar simu matiyo. Mar ariyo en kipande mare. Mar adek en gino manyiso yuto mare.

Kadwaro ng'eyo yo madhi e suptal po nono ni akia, mokwongo adhiromo gi ng'ato kendo adhi mose. Mar ariyo adhi penje e yo mamuol ka bende dosiemna yo madhi e osuptal.